Awinjo maber kuom lokruok ma osetimre e yore mag dijitol mag keto kwayo kendo loso oboke mag ohala e okang' mar loch gweng' e alworawa. Nikech jo ohala ma nie gwengewagi sani nyalo goyo gigegi kata mwandu gi picha. Kasto giketo gigegigo e mbui, kuma ji mang'eny nyalo rado gi mwandu go kasto koserado godo to nyalo nyiewo. Koro iyudo ni chiro kata jogo manyiepo ng'eny, to sama jonyiepo ng'eny iyudo ni uso be dhi malo. To sama uso oidho, tinwang'o ni ohala ma ja, ohala ma ja ohala ni yudo dhi bedo malo. Koro ngima ne be dhi lokore kaluwore gi kaka uso bomedre kendo dhi malo, nikech jogo ma jonyiepo be obedo mang'eny. Marariyo, awinjo marach nikech jogo mok nyal bedo gi moknya donje mbui, iyudo ni jogo gin koro ok gidhi bedo gi chiro maduong'. To sama joka yudo chiro, gin margi dhi dok piny. Nikech koro ji mang'eny dhi doke nyiepo mar mbui kocha cha, to weyo nyiepo ma koni. Koro jogi usogi dhi dok piny.

Ma en pong' mar rego cham, cham nyalo bedo bando, bel kendo mamoko. To orego e akang' mopogore opogore, nitiere akang' mokwongo, marariyo, maradek, ka dhi piny. Akang' mokwongo en koregoni bando e akang' mokwongo wuok mayom ahinya moloyo akang' marariyo. To akang' marariyo be golo mayom moloyo akang' maradek. Koro ma pong'ni tije en mar rego, to kokogoleo cham e akang' mopogore opogore no, akang' mopogore opogore mogo no nigi be bei mopogre opogre. Nitiere jogo ma nyiewo ma akang' mokwongo, akang' marariyo, maradek. To kuom mano, jarego matiye pong' kae bende ng'ado ji pesa mopogore opogore kuom akang' ma idhi rego kuom cham ni no.

Ma en puoth nyanya mose nya motegno. Koro nyanya gi ipono gi kod masin mar pono nyanya. Kosepon gi to igologi titerogi e chiro kuma jonyiewo nyiewo gi, to ja pur kata ja pith yudo ohala. Kose nwang'o ohala, to ohala ni moko tiyo godo kuom dongruok ne to moko odok timogodo pur. Masin ma pono nyanya ni en masin ma nengone ni malo ahinya, nikech otiyo mapiyo piyo kendo moingo kaka dhano te tiyo e puodho ka. Koro omiyo japur kata japith tich mayot, nikech otiyo mapiyo piyo ma ok ochwanyore gi japur. Kaka de japur nyalo chwanyore gi dhano ka dhano ok ti e akang' modwaro. Masindno ichwoye kod stima, koro kochwoye e stima to ekoko nya tiyo maber. En masin ma nyaka to ti gi stima, ekaka oti malong'o.

Ma en puodho, puodho ni oting'o cham kod olemo mopogore opogore. Oting'o nyaka yiende mopidhe iye kanyo. Puodho ni miyo alwora ma kanyo neno maber kendo ma moro wang'. Yiende mopidh kae ywayo koth, miyo koth chwe e alwora ni, koro pi yudore mayot. Apoyo mopidh kae miyo japith chiemo, onyachame ndalo ma ogombo apoyo kata ka en gi kech. Apoyo gogono pige marachar inya ti godo kaka yath e dend dhano. Sama dhano nigi tuo mar del, to onya tiyo godo. Chiemo be mopidh kae konyo japith, koro miye okodhi e duka, tho athoya nyiewo chiemo sate sate. Koyo ka onyalo dhi e puothe to ong'wed chiemo. Koseng'wedo chiemo go, todhi olosi e ode. Koseloso to ocham go joode.

Ma en keyo, koro ma en puoth bando, nyalo bedo puoth bando. Koro japur ka cham osechiek motegno, ka nosenyak, morange ndalo mane pod odongo no ma koro cham otegno maber motwo motegno. Koro japith kata japur keyo, ma en golo cham e puothe. Koro otiyo gi masinde ariyo ka, masin moro golo bando, gi ng'ado bando kasto gole kasto ridhe to suse. Kose suse to tero bando no e tinga, tingani kose pong' to dhi kuma idhi iloko cham mose susno e iye. Koseloko todwogo, to masin ma rego maridho maregi, masin no kendo pong'o tinga ni. To dhi adhiya mbele kamano ma nyaka puodho rum te ma cham te orumo.

Wende machon mag jo Kikuyu kaka Ndumo kod Mwomboko nyalo bedo ni nokelo dongruok e timbegi kod kitgi to kod kaka ipime kod wende ma nyasani e yo ma kamae. Wende machon go ne golo chike okuche kata jo Kikuyu sama iwerogi. Ne gi nyalo ga wacho chikegi e wendego to chikegi go ne ginyalo ga luwo gi. Koro iyudo ni ojende mane a piny mane kia chike gi, kanowinjo wer no to ne winjo to ng'eyo ni o kare ma en achiel kuom chike wa. Kipime kod wende gi ma nyasani, gin wende ma olalo chike gi machon ka. Gin agina wende mag miyogi mor, koro iyudo niya, chikegi mag chon ka koro olal. Jogo ma a piny sani okong'eyo chike gi go, nikech ka jodongo monego opuonjgi samoro ng'enygi osenindo. Koro inwang'o niya, yo ma ginyalo ng'eyo go chike gi go en kuom wende go. To wende go be ema kuom gi okgi puonjgi kuom chike gi go. Koriyudo ni wende ma nyachon.

Tiyo kod yore mbui oseketo yot e dwaro oboke kaka mag nyuol. Piny masani ng'eny ji ni e mbui. Koro ka ng'eny ji ni e mbui to kuom jogi oting'o mon e mbui koni. Koro iyudo ni gimoro koket e mbui to yude yot moloyo kikale gi dhok. Ni ka ng'ato odhi e osuptal e kinya lerne. Yot mar mbui en nikech ka en gima idwa kal ne dhano mondo o ng'e kata ka en mon go go go to kowache to giduto gidhi yudo wach no. To giduto gini dhi konyogi. Kata jogo mane owinje, mane ane puonj jomete gi mane samoro ok owinjo gini e yor mbui kocha. Kata lendo mar tho, iyudo ni in gi watni kata oko mar Kenya, koro mbui miyo bedo mayot nikech koket gini e mbui to onyalo yude gi kochacha moloyo kiwache awacha gi dhok ni ng'ane ng'ane onindo. Ng'ane ng'ane onindo.

Ma en tij pith. Sama aneno tijni, gigo mabiro e wiya kaka pacha ngeny' ahinya. Mokwongo, aparo kaka pith chakore. Ma en loso puodho, chwo kom kata pitho. Kise pitho kasto iolonegi pi samirito gidongi. Kagisedongo, to ikeyo gi kigolo gi e puodho. To sama osegol gi e puodho no to imanyo chiro. Jopur madongo dongo uso ne kembe madongo dongo kata jo sirkal. Sirkal nyiew kuomgi. Sama gisenyiew kata sama gise uso, gin be gichulo usuru sama ginyiew manyiwa magiloso godo puodho kata mag dongruok mag cham. Kagiselo ma obedo ma giyudo ohala. To ohala no moko gikonyore go e yo kor yut mar gi to moko gitiyogodo e yor pith no.

Ma en tich mar olo ne cham pi seche ma pod gin e puodho. Tijni oselokore e anyuola wa nikech tinde dhano tiyo gi pibe motuch otuch manigi tuch tuch e dendgi. Koro pibe gi ikalo pi e yi gi. Koro sama okal pi eyi pibe gi, iyudo ni nikech gituch, pig ni o ne cham go. Koro nitiere seche ma iweyo pi okale e pibe no, to nitiere seche ma ilore. Lure ni cham mane ma opidhi. Nitiere cham ma iweyo aweya pi ringo sa duto mondo eka cham no oyud kaka nyak kendo kaka bedo motegno kendo dongo. To nitiere moko ma nyaka to lornegi seche moko to kendo oywanegi seche moko nikech pi mang'eny nyalo ketho gi.

Ma en ritho. En ridho bando kigolo e puodho. Sama japur osepidho bando, oolone bando nego pi morito gi kuom lee manya ketho gi ma bando ochiek motegno maber e puodho, kata ndalo. Chopo kuma koro idwa gol bando e puodho. To mondo ogol bando ni e puodho, itiyo gi dhano. Dhano dhi e puodho to ridho bando. Sami ridho bando, ng'ato dhi e bando go gono to opoke. Kose poke to ogolo bando kasto owe pote no kanyo. Moko turo bando moseridhi mondo okel pogruok kind moseridhi gi mapok oridhi. Mondo kik we moko ka ok oridhi to odong' gi bando e yi gi.

Somo mar mbui kipimo kod somo mar mbalariany, idhi nuang'o ni somo mar mbui nigi ber moko mohingo somo mar mbalariany. Nikech, kinuang'o somo ma mbui oting'o gigo mang'eny ma ok puonje e skunde kata ok puonje mbalariany kocha. Iyudo mbalariany, ji ni e mbalariany kanyo kuon dweche ang'wen kasto bang' gweche go gitimo penj. Kagisetimo penj to giduogo dala. Tiyudo niya, sama gin kanyo dweche ang'wen go ok puonj gi gik moko duto monego ging'e. Koro iyudo ni kidhi e mbalariany, somo ok oting'o gik moro amora. Lakini somo mikelo kod mbui oting'o gimoro amora. Dwaro adwara ni ng'ato mondo obed piny, to gino modwa somo, gimoro amora modwa somo no, odhi nwang'e kanyo, to odhi some mokale. Kose kale, to inyalo miye kalatas manyiso ni nosome kata kaka e mbalariany kocha cha bende ka ng'ato osetieko gimosomo to imiye kalatas.

An japur to adwa kwayo hola mara mawuon. Koro nakwayou ni mondo ukonyae mondo ang'eye gigo madwarore mondo ayude ahola no. Akwayo unyisa ni ang'ono ma onego abed godo. Ang'o no monego abed ni nyaka abed ni aseyudo mondo eka ayude ahola mara awuon no. Gima na dwa timogo go ahola no en nadwa dongruok godo kendo nadwa loso godo yore ga mag pur. Koro nakwayo mondo ang'e gigo madwarore mondo abede ni anyalo yudo ahola no.

An jatuo to an wendo gwenge ma koni. Koro napenjo ga ni inyalo nyisa yo madhi osuptal koni mondo achopi amanye thieth. Nikech dwarore ni anwang' thieth mondo kik ngimana hinyre ahinya. Koro akwayou ni kunyalo nyisa kuma osuptal nitie to an ago ero kamano maduong'.